Kajo Kore ana naa lduka lomireki lng'anayuo tanasi mpoka Kore ninche pera netipat naa keisidai lorere meinyang'u kulo lng'anayuo teng'oji netanaa tanasii telduka, Kore si tenkae bae keisadia sesen kulo lng'anayuo petum atar moyiantin duake kule kumok tesesen naaku taa kera netipat oleng tesesen loltungana.

Kajo kore anaji naakajo nkaji ekomputa kore nkipiritie enye naapayie eteng'eneki ltungana naijo kuna youth tata nati atua anaji ebunguta ninche komputani petum niche atum ng'eno ekomputa tatua anaji kajo kore ale lmalimoi lenye naa ketii ninye aitengen niche mbaa ekomputa amu kajo kore tata komputani tata naidelea eitumiaritae tana ngamata.

Kajo Kore kuna naakajo nkera enivasiti tanasii kolej naa ketii ninye adol laptop tanasii komputa aakajo ketii nkitengena tanasii ketii adol nkitengena nagira ninche aitoduaro tele tana komputa kajo kore nkipiritie payie eyelou pooki nia kitengena nagira niche aing'ur tene ng'oji.

Kajo Kore ana kajo nkaji ekomputa natii nkera aisomare kuna mashinini komputa payie itum niche ng'eno natumiarie kuna mashinini naakajo petum niche ng'eno amu kore tata komputani niche egirai atumia toloingang'e pookin amu ewuo naapa ng'eno ekomputa petaa ninye easaki siatin kumo loidelea tata tenakop naaku ketii taa ninche aisoma atumia kuna mashinini tanaa ijo komputa.

Kajo Kore tenengoji naa ketii lmalimoi, netii nkerai netii ninche aing'ur komputa kake kajo lmalimoi etii aitengen nkerai mbaa tatua komputa tanasii nkae bae, Kore nkipiritie anatoki naa payie eyolou nkerai aitumiai komputa neasie duake ntoki naijo lkasi teneisho lmalimoi naaku kajo taa ketii lmalimoi aipunsa ninye tanasi aitengen payie eyolou mbaa tatua komputa.